En emetab Kenya komiten boroinwek ana nabasisiek chebo boishonik cheterter chebo temishet en abakora kocheng sirkalitab Kenya bik cheisuldoen boishet nebo bik kii koityi kobotik missing ko en tukuk cheu minutik cheyoche kemine en komoswek cheterter chebo emeoni ko en inguni ko kokoito sirkalit nabasisiek chebo bik cheikoito konetishet koityi kobotik en komoswek chebo resop. Bichuton konyolu kisuldaen konetishet nebo kobotik olenyolu kiyaita boishonik kwak chebo koboishet, isuldoen konetishet neu nebo olenyolu kindeito kotoldoloiwek imbaret ak olenyolu ketemdo ak boishonik tukuk chekiyoen olon kimine minutik. Bichuton koraa kokoito konetishet olenyolu kiyaita kobotik boishenywan nebo kwalda rorutik.

En ko negit ii ko kosuldaen serkalisiek chebo kaunti kanetisiet nebo kabatik nekiyoe en komoswek Che terter chebo emoni konetisiet nebo kabatik ko tinye tuguk Che Chang Che nyolu koyai kabatik asi kosuldaen boisienywan nebo kabatisiet nyolu en kabatik koger kole kaitita tuiyosiechoton asikobit konetgei kobun ngomotik kobun ngalek chebo temisiet Che tindoi ngomnatet ak koguitos mising agobo temisiet bo kamanut koitita kabatik tuiyosiek choton asi konetgei ngalek Che Chang Ole nyolu koyaita boisienywan nebo temisiet tuguk Che imuch kinet gei en tuiyosiechu ko ole kitemdo mbarenik ak Ole nyolu keyaita boisiet neu nebo kinde katoldoleywek ak Ole nyolu kora kesemberten mbarenikyok kinete bik kora boisionik chebo ribet ab ngungunyek asikobit komala bek

Olon asuldaen boisionikyuk en gaa atokyinige ager ale kayai boisionik Che bo bandap tai en gaa mising ko tuguk Che toreton koane ak Che toreti bik Che nekityin ak ane kergei ko bik ab kokwet anan ko tilyanutik chechuget ak en tabanutab boisionik ab bandap tai komiten chigilisiet ne asuldaen nebo temisiet aborchinigei ager ale kanai mising agobo ortinwek Che kororon Che Imuch keboisien asi keger kele kaisulda boisiet nebo kabatisiet en oret ne nyolu ak Ole kimoktoi asuldaen cheu chebo anai akobo wolutik anan ne tos keyai en kaimutik Che nyoru kabatik olon isuldoen kabatisienywan ak chigilisiet age kora aborchinigei anai agobo kerichek Che Imuch keboisien kebar tiongik Che ngemei minutik

Boisiet nebo kabatik en emoni bo Kenya ko nekikotoret mising en kacherunetab amitwogik koityi bikap emet miten panganutik ab kibagenge Che kikoyai bichuton ne tokyingei temik ko en kokwatinwek en komoswek chebo gaa kigotoi panganutik ab kibagenge temik asi koger kole kotoretengei panganutichoto ko ichegen kikotoi kirupisiek chebo kabatik Che mengech Che toreti konai Ole yoche koyaita boisienywan nebo kabatisiet ako kora kokikotoret en boisiet ab kipagenge anan panganetab kibagenge koyum rabisiek Che imuch kobesendechige asi kosuldaen boisionik chebo kabatisiet ako kora panganutichoto bo kibagenge ko toreti kongolsechin kabatik en tuguk Che Chang Che tinye ge ak kabatisiet

En kasarwek Che kimiten en nguni kobo kamanut keger kele kakirib kiagikyok asikobit koribech en tuguk cheu chego anan ko banyek miten oratinwek Che boisien kibagengesiek korib kiagik ago kibagenge chuton kotoreti kora en ribet nebo mianwogik ak kemeut kigonde arorutik Che toreti korib kiagik en mianwogik en kasarta non miten mianwek chebo tuga ko kigotoi chanjanet nesib kechanjani tuga komayamptagei miando ago kora kiginet kabatik agobo boisionik Che nyolu koyai asikoker kole kainyaa tugwak en mianwek ak kosuldaen kora boisiet nebo kobit tuga asikobit komanam mianwek cheibu kerbesik en chebo kemeut kosib kokornjin bek kotakomiten ropta

Korik choton Che besendo rabisiek koityi kabatik en komoswek chebo gaa ko mokyingei icheget tugun asikobit kogochi temik rabisiek chebo besendo amun anan sait age kigochi temik rabisiek Che ma Imuche kowekta ko noton asikobit komiten tuguk Che moche korikab besendo asi kogochin kabatik rabisiek choton nyolu ko rabisiek Che kigoito kigochi kirupisiek Che kigosir ge ak kokoito kainutikwak koityi mornet nebo kabatik en serkalit nebo kaunti anan nyolu ko nootin ak kotindoi chomjinet nebo ko Biik Che isuldoen kabatisiet ago kora nyolu kogoito icheget barua noton bo chomjinet nebo kabatisiet ko kirupit ak konyolu kobor kamuget nebo kolipan rabisiek Che kigochin

Kasarwek Che kimiten en nguni anan betusiek chebo nguni kokikondo mising boisiet nebo moswoknatet mising ko en boisionik Che tinye ge ak soet asi kisuldaen boisionichuto ko nyolu ketindoi simoit amun simoit ko ne toreti temik oleo ak bikap mungarosiek yon isuldoen boisionik kwak simoit koyoe boisionik Che echen Che toreti temik nyorunen temik konetutik chechang simoit kobun komoswek Che igoitoi konetisiet koityi kabatik ago kora ko bo kamanut simoit amun olon komoche kabatik konai agobo kii ne mokyingei ko chengei Kityo simoit ak kochut Ole miten konetutik chebo kabatik en yoton konyorchigei toretet ak kora olon komoche koalda tuguk komiten komoswek chebo soet chebo naayeet Che Imuch koboisien

En betusiek Che kimi en nguni ko kikondo mising boisionik ab moswoknatet ak boisionik chebo soet betusiek Che kimi kokikobois mising simoit en tuguk Che Chang Che tinye ge ak temisiet ki kotoret kabatik simoit kosuldaen mungaret ab temik amun simoit keboisien kenyorunen naet agobo tuguk chon mokingen angot ko alyet ab tuguk kenoen simoit ak olon kagoruryo minutikyok keboisien komoswek chebo soet kechengen bik Che mokyingei koal minutikyok simoit kora keyoen boisionik Che Chang kiboisien kenyorunen kanetisiet agobo Ole kiyoiti boisionik kyok chebo kabatisiet en oret ne kararan asikobit kenyorunen kelchin kiboisien simoit kora kenoen oleu itondap emet ak kasarta ne yoche keminsen

Betusiek Chebo inguni ko kigotoi kabatik kibagengesiek Che toreti ichek en boisionik Che terter kigotoi kibagengesiek Che nyorunen kanetisiet agobo Ole kosuldaetaen boisiet noton nebo temisiet ak kibagengesiek alak koche chengjin ndonyoisiek kabatik ne aldaen rurutikwak kora kibagengesiek chebo temik ko toreti olon komiten ki nebo komonut ne nyolu koyai temik keboisien kibagengesiek chuton kotoret kabatik koarorchi kamanutik anan ki age tugul ne tinye ge ak temisiet boisionik alak chebo kibagenge netoreti temisiet ko anan komiten tuguk Che mokyingei kabatik Cheu katoldoleywek ak keswek keboisien kibagengesiek chuton kochengchiji temik katoldoleywek ak keswek Che kororon

En betusiechu kogikotoi bik kibagengesiek Che toreti ichek en boisionik kwak chebo temisiet tindoi kabatik amune asi Kai kotoi kibagengesiek choton Che toreti en boisionik chebo temisiet isuldoen kibagengesiek chu boisionik Che terter Cheu chebo konet kabatik agobo ortinwek Che kororon Che nyolu koyai icheget asi kosuldaen komie boisienywa nebo temisiet ak kora anan kogoitoi toretet nebo chepkondok koityi kabatik asi kotoret ichek kobarait boisionikwak chebo temisiet boisionik alak kora ko anan kotete tuiyosiek chebo kabatik Che kineten ichek agobo boisionik Che nyolu koyai asi koger kole kaisuldaen kabatisienywan en oret ne kararan ako netoreti ichek kotes rurutik ab mbarenikwak

Kabatik oleo asi kolongei anan kobarait kabatisienywan ko mokyingei chepkondok Che aalen tuguk Che boisien en mbarenikwak mokyingei rabisiek Che alen keswek ak Che alen ak Che alen katoldoywek ak kora ko mokyingei chepkondok Che temen mbarenik ak koyoen boisionik Cheu chebo kosember tuguk Che miten en mbarenikwak kora ko mokyingei chebo boisiet angot kebite minutik ko mokyingei rabisiek Ole Imuch konyorunen chepkondok kabatik ko kobun kampunisiek Che igoitoi besendo anan kibagengesiek Che igoitoi besendo koityi kabatik kit ne nyolu koyai temindet anan oratinwek Che isubi ko nyolu koger kole kabos mising boisiet nebo kesir kiboitinik Che Chang amun ibe rabisiek ngisyat ak nekoto noton koboisien mashinisiek ak koger kole karib minutikyik asikobit komonde asenet nebo kobet rabisiek chebo besendo

En boisiet nebo kabatisiet anan temisiet ko en abakora ko nyolu keger koki temik kele kakisuldaen boisionik Che toreti keter nyasutik en mbarenikyok bo kamanut ketindoi panganutik chebo keter nyasutik en mbarenikyok ako en kasarwek Che Chang nyosutik Che Imuch kobit ko cheu chebo konyo Ropta neo ak kolaa tuguk en mbarenik anan konyo koristo ak kolul tuguk Che miten en mbar ak alak kora ko cheu chebo maat kobel minutik Che miten en mbar ak chebo chorset nebo minutik nyolu komiten arorutik anan panganutik Che kindoi asi kerib nyosutik cheu chuton nyolu en atkan tugul kokiker itondap emet asi kemine minutik kyok kou chebo Ropta ko nyolu kemin en kasarwek Che Mao ropta ko yon momi ropta ko manyolu kemin

Kabatik oleo en betusiek chebo inguni Che isuldoen kabatisiet en mbarenik Che echen ko ki koyai boisionik Che kere kole kotoret icheget kolongunen boisionik chebo temisiet mokyingei rabisiek Che tien boisiet nebo temisiet ko bik oleo ko some rabisiek chebo besendo asikobit kotoret kotien kabatisienywan bo kamanut rabisiek chebo besendo amun toretech kenyorch tuguk chon kamato kinyoru kobun ko alak nyolu kora keger kele ko kiboisien komie rabisiek chebo besendo en oret ne imuch kokonech kelchin en ngalekab temisiet asikenyor rabisiek chebo temisiet ko nyolu kogiyonotin en bik Che igoitoi besendo mising en abakora komotoroisi kenyor rabisiechuto amun ibwote Che besendo kole Imuch komewekte

Olon kisuldaen kabatisiet en mbarenikyok ko ki keyai kabatisiet koek mungaret nenyonet ne kikinde tuguk kyok amun kimongu kele temisiet ko mungaret ne kinyorunen kelchin kou bik chon yoe mungarosiek alak asi kisuldaen boisiet nebo temisiet ko oret nebo mungaret ko nyolu keger kele kakiyai boisionik chebo siretab kaitosyek mising ko en tuguk Che kiboisien en mbarenikyok ko nyolu kesir asi kenoe kele olon kakiminsei ko kali boisien tuguk Che tian kemin ago kaib rabisiek Che tian ko toretech noton koron yon kakebut minutik angot ko ko kakinyorunen kelchin anan kakiba hasara siret ab koitosiek kora kotoretin. Inai Ole kirit en sonegung nebo kabatisiet asi inoe Ole kikowalda ge kabatisiet en betusiek Che kibo tai ako oleiming uni

Kabatik oleo chebo chego kotindoi icheget panganutik Che kikonde asi koker kole kayai asikobit kotoret kolongei en kabatisienywan nebo tugab chego ki kotoret mising kabatik boisiet nebo kabatisiet nebo tugab chego amun ango alda chego konyorunen icheget kelchin nebo rabisiek netoreti kosuldaen boisinik kwak Che terter nyolu en kabatik koger kole en tuga Chetindoi chebo chego kokasir en kibagengeit netere nyolu nyolu kesir tuchuto amun anan kobitu nyasutik Cheu mianwek chebo tuga en temindet netindoi tuga somok chebo chego ko nyolu koger kole kaba kosir tuchaton ak kogoito kit ne uu tuchaton anan Ole konundoi chego en yoton koimuch kotoretok en kasarta non kabit nyasutik nda kilelen kame teta komuch kolipanji kipagengeinoton

Olon isuldoen temik boisienywa nebo kabatisiet kobo komonut koger kole karib icheget kitabusiek Che sirchin ngalek Che tinye ajk rabisiek nyolu kotindoi kitabut ne kisirchin rabisiek chebo tuguk Che kiboisien keboen kiagik en chito ne baei kiagik anan kora ko en temindet nemine minutik ko nyolu kotindoi kitabut ne sirchin tuguk Che kialisien chebo minset ak kora olon kagobek choton ko nyolu kotindoi temindet kitabut chon kinyoru en aldaet ab rurutik ak kora ko nyolu kotindoi kitabut ne kisirchin rabisiek Che chutu ak ne kisirchin rabisiek Che mandoi noton kotoreti konai temindet angot koyoe komie en boisienyin nebo temisiet ko toreti asikobit konai angot ko tesentai koyoe komie anan komoyoe komie

Kabatik oleo kokikoker en betusiechu kokikoker kole nyolu kotindoi icheget kitabusiek Che sirchin ngalekab rabisiek nyolu kotindoi temindet kitabut nesirchin rabisiek Che chutu ak Che mondo kitabusiek choton ko toreti temindet konai Ole yaitoi boisionik asikobit konai angot komiten Ole nyolu kotakotes koyai boisiet komie anan kota kochuchuch en yon kokoyai mising kitabusiek Che rabisiek ko toreti temindet olon komoche konai kole achon en boisionikyik chebo temisiet Che ibu rabisiek mising kosir alak ko oloon kakonai Che ibu rabisiek mising ko tako kokimit choton ak chon Imuch komaibu rabisiek mising kogere kole achon oratinwek Che nyolu kotakusuldaen asikobit kowalak choton Che tako miten ngwony kitabusiek choton Chebo rabisiek ko toreti temindet en boisionikyik Che atkai tugul

Temik Oleo en emet nebo Kenya koto kolungugei ako isuldoen kabatisienywan en mbarenik Che mengechen amun Ole ite kamugenywa yoto ando kitoreti temik Che mengechen kigochin rabisiek ko Imuch kosuldaen ak kobarait boisienywan nebo temisiet miten kelchinoik Che nyoru temik Che mengechen en rabisiek chebo besendo isuldoen kabatisienywan nebo tuguk Che terter oloon kosom rabisiechuto bo besendo Imuch koboisien koal keswek Che minee en mbarenikwak ak koalen kora katoldoleywek ako isuldoen kora boisiet nebo temisiet en mbarenikwak ak koyai ki age tugul koger kole minutik Che kamin en mbarenikwak ko tatun kebut anan keges ko oloon kagoges konam kowekta kabatik ko tuten ko tatun kotar

Kabatik oleo mising ko Che miten en kasarwek en nguni ko nyoru icheget koimutik cheu chebo mashinisiek Che boisien en mbarenikwak mokyingei temik mashinisiek asi kotoret kosuldaen boisiet nebo kabatisiet ko mising anan abakora ko matindoi icheget rabisiek Che imuktechin koalen mashinisiek choton ak noton nekikoyai kosom rabisiek chebo besendo koalen mashinisiek ab mbar ak komiten kewelutik Che nyoru temik yon some besendap mashinisiek chebo mbar amun maiyoni bik Che igoitoi rabisiek choton kogochi kabatik buch asi koliponi ako Makat anan lenjin icheget kolipan korok asi koibe mashinisiek choton ko mising matindoi rabisiek Che aalen mashinisiek choton noton ko kewelutiet neo nebune kabatik en nyorunet ab mashinisiek

Kabotik en kasarwek che kimi en ngunii mising' ko temik che mengech che isuldaen temishet en mbarenik che mengechen anan chon yaei poishet nebo temishet en komaswek chebo kaa eng mbarenik che mengech. Ko tindoi icheget kaimutik che bune olon makchinkei chepkondok che taretenkei kotesentai poishonik en mbarenikwak. Kewelutiet nebune mising' icheget ko anan ko makigochin rapishek chebo pesendo amu ipwate piik che ikoitai kole imuch komalipan icheget rapishechoton anan komewekata. Ole imuch konyorchi rapishek chebo pesendo che mi ng'uny iyatenywa ko koba kibagengeishek choton chebo katuet ap kee nebo temik nikugeree sacco. Yoton ko imuch konyorunen chepkondok che toreti icheket ako che miten ng'uny iyatenwan kosir choon bo benkishek.

Asikobit kisuldaen mungaret ab mbar en oret ne kararan ne moibu wechowechet nebo rabisiek ko nyolu kinde arorutik anan keger kele kakipangan komie Ole kiyoitoi boisiet nebo temisiet amun angot ko Ma kiboisien komie rabisiek ko Imuch kobetyo rabisiek anan kolul mungaret ab mbar kobo kamanut keger kele kakirib rabisiek chon kinyoru en mbar miten angerib rabisiek amun angomi rabisiek kotoretech en kabaraitet nebo temisiet nyolu en temik en kasar age tugul koger kole karib rabisiekwak asi kotoret ichek kobaraiten mungarenywa keljin age ne tinye ribetab rabinik ko Imuch iboisien en ortinwek alak rabisiek choton Che kenyorunen temisiet ko agenge choton en kelchin nebo keger kele kakirib rabisiek

Po kamonut en kabotik tukul che isuldaen temishet koker kole karip icheket rapishek che nyoru en mung'aretab mbar. Kerkee ango nebo ripset nebo kiyakik anan ko nebo temetab minutiik che tertet. Mbar ko oret agenge nebo mungaret amun taretech kenyorunen rabishek. Ko rapishek che kinyoru en imbar ko bo kamanut keker kele kakinde tetutik chekiriben asikobit kotaretech kisuldaen boishonik che terter en mbarenikchok. Nyolu keker kele kakiyai ki ake tukul sikotaretech rapishechoton kiparaiten poishonikchok. Nyolu eng temik konde arorutik che ribee icheket rabishek amun miten kelchin nebo kerib rabishek. Kimokchinikei sikepraiten kabotishennyo akelipanee tukuk chon bo mbar cheu keswek ak katoldoloiwek.

En kabotik che isuldaei boishet nebo paetab kiyakik mising' ko tuka chebo chego kobo kamanut en atkantukul keker kele kakinde arorutik che toretech koribok tuchatan mising' ko tuka chebo chego. En kabotindet ne tindoi tuka eng komasta nebo Gitunguri kerkee ngo tuka somok chebo chego. Ko tuchatan konyolu kechengchin kesir eng kibagengeit netere nyasutik. Amun imuch kobit nyasutik ak kong'em atebet nebo teta. Nyolu kecheng' kibagengeishek choon ripei tiong'ik chebo kaa ana kiyakik choon kiribee en korikchok asikesir en tetutiet neboo neteree nyasutik. Noton kotareti asi andakilen ile kamian teta ana kaumian koimuch kolipanin ial teta ake ana kokonin teta ake. Kararan ketindoi

En kasuldaet nebo temisiet kobo kamanut en temindet koger kole karib inendet kitabusiek chebo rabisiek bo komonut kitabusiek chebo rabisiek amun toretech kisuldaen ak kenai kele kiyoitoi boisiet nebo temisiet en mbarenikyok nyolu keger kele en kasarta age tugul non kakialde tuguk ab mbar ko miten kitabut ne nyolu kesirchini ak kora chon bo tuguk Che kaginyoru en mbarenikyok ko nyolu komiten kitabut ne kesirchin kotoretech kenai kele kiboisien rabisiek Che tian ak kenyoru rabisiek Che tian kotoreti kabatindet konai Ole yaitoi boisienyi nebo kabatisiet kitabut age kora ne nyolu ketindoi ko non kesirchini Ole kinyorundoi rabisiek kobun tuguk Che terter en mbarenikyok olon kakialde rurutik ko nyolu kesirchin kitabut rabisiek Che kaginyoru

Bik oleo Chetindoi karisiek ko kogoigoe icheget ko konoren yoton tuguk amune asi kogoigoe kokonoren komoswek yoton tugukwak chebo kamanut ko asi makichoren bik oleo komuch konde karit tai tuguk Che kaibote cheu simoisiek Anan ko rabisiek komiten Ole kikichob en karit Ole kekuren dashbod kondo yoton tugukwak chebo kamanut ago asi konde yoton ko amun ribotin kosir komoswek alak miten komoswek Che terter Che nootin chebo Karit miten butit ako kiyoen boisionik choton Che terter butit anan en karisiek alak kimuten bik kobaten en bik oleo Chetindoi karisiek Che mengechen ko boisien butit kondoi tuguk choton Che terter chebo kamanut en ichek Imuch kogonoren ngoroikwak anan ko amitwogik chon kaal kondoi butit

Kabatik oleo Che isuldoen temisiet en komoswek Che terter chebo emoni bo Kenya ki kotoi icheget panganutik Che kere kole toreti ichek en kasarta non kabit nyasutik en emet nyasutik Che kebaorionjin ko chebo kemeut anan komiten kasarwek Che anan koit Ropta ne ibu maranet toreti panganutik chebo siretab ab nyasutik en kasarta nemiten nyasutichuton nyolu en kasarta age tugul kele kakirib kiagikyok ak minutik asikobit kebos nyasutik Ole toretitoi siretab nyasutik en minutik ak kiagik kobos nyasutik ab mianwogik ak kemeut ko oloon miten mianwogik emet ko nyolu keker kele kakichanjan tuga chechoget asi komanam mianwogichuto ko en kemeut ko nyolu kechengchi tuga bek en kasarta ne ta komiten ropta kekonorchi en tankisiek

Olon komoche korik chebo rabisiek akobo tabusiek Che bune temik Che mengechen ko nyolu koba icheget agoi komoswek chebo gaa Anan resop asikobit kocheng anan koteb agobo kaimutik Che bune temik Che mengechen olon isuldoen boisiet chang tapusiek Che bune temik Che mengechen mising ko chebo rabisiek Che toretengei kolongunen temisienywa anan ko mungarosiek Che yaei icheget Che tinye ge ak temisiet oloon komoche konai korik chebo rabinik akobo tapusiechoton ko Magat koba agoi korik ab temik Che mengechen asikobit koteben akobo tapusiek Che bune ichek konai agenge en agenge amun ter taput nebune temindet agenge ak nebune age kobaten mising ko kergei en ngalek chebo rabisiek tugul ko tindoi rarunet nebo rabisiek Che toreti kosuldaen temisiet

Kabatik kokose ta kitoi tetutik anan panganutik Che lelach Che toreti temik koger ngalek chebo lipanetap ab temisiet ak Ole kitertoi nyasutik amun en kasarwek Che Chang koimokse kabatik en ngalek chebo nyasutik anan komin temik minutikwak ak koit nyasutik Cheu chebo maranet konyo kolul minutik Che Koran komin kabatik ko kit ne lel ne Imuch keyai ko kindechi icheget taban rabisiek Che toreti temik olon kanyor nyasutik Cheu choto anan kosib kemwochi kelenji nyone maranet en komoswek achon asi kobanganak ichek oret age ne lel ne kitoreten en temisiet ko nebo lipanet olon komoche temik lipanet en tugukwak ko nyolu kongolchin ak serkalit asikobit kongolchin ketesyi alyet nekialchinen icheget rurutik kwak

Kabatik oleo Che yoe boisiet nebo temisiet en emet nebo Kenya konyoru pichiinwek Che Chang kot mising olon isuldoen boisienywan alak en pichiinwek Che bune kabatik olon nyoru rabinik chebo kabatisiet ko anan kigaen ge kelipan ichek mising ko chon minei tuguk cheu chaik anan kochelewan rabisiek chebo lipanet ak en temik chebo chego anan ribikap kiagik ko anan kechelewonen kelipani icheget rabisiek chebo kabatisiet ko yoe noton kowekta let bandap tai nebo temik anan ribik chebo kiagik alak en kaimutik Che nyoru en rabisiek ab kabatisiet ko anan ko miten ngwony mising alyet ab rurutik ko noton nekikoyai kabatik oleo komo kosuldaen kabatisienywan en mbarenik Che echen ago kikonam koyai boisionik alak Che nyorunen rabisiek

Olon miten bik en komoswek chebo boror kerge ango tuiyosiek chebo kabatik anan ko tuiyosiek alak tugul Che Chang bik komiten boisionik Che nyolu koyai asi koger kole koboisien rabisiechoto en oret ne kararan amun Ole chang bik komiten rabisiek en nyumnyumindo nebo kobetyo amun angonai bik kole itinye rabisiek komuch kopangan njamet nebo kochorenin ko noton amune asi kechere bik kelenjin olon kaba Ole chang bik ko nyolu koger kole karib icheget rabisiek komie amun angochanga bik kokere kole itindoi rabisiek ko nyolu itondoi oret ne igonoren rabisiechuto asi makichorenin ako kit ne kararan ne ki mwochin bik ko koker kole kagonor rabisiek kwak en oret nebo simoit asi koribok en chorik ak kora komanai bik kole itindoi rabisiek

Olon miten bik en komoswek chebo boror anan Ole chang bik ko nyolu koger kole karib komie rabisiek kwak asi komakichoren olon miten en komoswek Che Chang bik konyolu koger kole tindoi kit ne konoren rabisiek amun angonai bik kole itinye rabisiek ko miten kamuget nebo kobangan kochorenin rabisiek choton ko nyolunot en chi olon boisien rabisiek en Ole chang bik koger kole kacheng Ole indoi rabisiechuto Ole ribot en eunek chebo chorik nyolu kinet bik kora kelenji manyolu keibote rabisiek koba Ole chang bik amun miten kamuget nebo kechoren ak kinet kora kelenji oret nekararan nebo kekonor rabisiek ko kinde simoit ako ma Makat koibot icheget koba komoswek Che Chang bik amun tot kobet rabisiechoton

En emetab Kenya ko miten kampunisiek Che mengech Che igoitoi rabisiek koityi bikap emet rabisiek Che igoitoi kampunisiek choton mengech ko Che toreti bikap mungarosiek ak temik koyaen boisionik kwak Che terter miten kampunit agenge ne naat keguren micro finance ko noton ko igochin bikap mungarosiek ak temik tugul Che mengech rabisiek chebo besendo chebo mungarosiek Che mengech microfinance kora kokitoret ge ak kampunitab insurance asi koker kole kakitoret bikap emet ab Kenya kosuldaen boisinik Che terter Che kere kole konobu sobet ab bik en emoni miten kororoninwek Che kikoib micro finance amun ki kotoret kolipanchi bik chon maimuche ge rabisiek chebo insurance ago ki kotoretge kora kolipanji bik chon kanyor nyasutik

En emetab Kenya ko naat mising komiten kampunisiek anan kibagengesiek Che igoitoi toretet nebo rabisiek koityi bik Che terter en emet nebo Kenya microfinance kogochin kabatik ak bikap mungarosiek rabisiek Che miten yaktaenywa ngwony mising amun moche koger kole kailong ge bik kerge ango temik anan ko bikap mungarosiek ki kotoretge microfinance ak bikap emet amun angokochi bikap emet rabisiek chebo mungarosiek anan ko temisiet ko wekyin bik ak kii kiten nemiten barak ko noton ko ki kotoret bik asikobit kobaraiten mungarosiek ak temisiet kororon kampunisiek choton bo microfinance amun angokochi bik besendo kelipani ko tuten ko tatun ketar Che kigesom

En bik Che isuldoen kabatisiet ko ingen icheget kole miten nyasutik Che Imuch kobit olon yoe icheget kabatisienywan terter nyosutik miten nyasutik chebo temisiet anan chebo mbar ak komiten nyasutik alak miten ortinwek Che yoe koterchin nyasutichoto mising nyasutik chebo temisiet kobitu en kasarta non kawalak itondap emet anan tuguk cheu maranet anan ko kemeut ko choton Che yaei kobit nyasutik chebo temisiet anan kora komiten nyasutik chebo maat ko yaakse noton mising en kasarwek chebo kemeut amun laboti maat ak konam minutik ko en nyasutik alak chon Imuch kobit Cheu chebo oret ko choton ko che toreti bik mising amun kimoche keger kele kakisor sobonwekab bik ko makergei ak chebo temisiet

En kasarwek Che kimiten en nguni ko ki kondo mising boisionik ab moswoknatet bik kokiwal agichek atebenywan asi konamge ak Oleu emet en nguni kigobois mising boisiet ab simoit ne kindo rabisiek nekikuren mpesa bik Oleo en nguni ko Ma komakat koibot rabisiekwak en eut kobaten nyolu konde simoit komosta nebo Mpesa asikobit koyaen icheget boisionik Che terter Cheu chebo kolipanen tuguk chon makyingei tindoi kamanutiet neo konoret nebo rabisiek en mpesa amun ribotin en yoton ago maimuch kechor ago kora bo komonut kisub boisiet ab rabisiek en mpesa asi kenoe angot ko take tinye rabisiek Che mi simoit anan kokeboisien ako kora toretech kenai kele ko kiboisioitoen ano rabisiek ako ndo yon kabit kangunyngunyet en chi komuch kisib en mpesa

Kipsomaninik oleo chon miten ngwony en sobet konywan anan lagok chon maimuche ge ko miten bik Anan kibagengesiek Che kigon ge asikobit kotoret lagok Che uchu mising ko koger kole kaigochi icheget somanet kogergeit ak lagok alak miten kibagengeit agenge nebo toretet ne kekuren kengen foundation noton ko nekikotoret lagok Che Chang en emet nebo Kenya Che yobu komoswek Che terter ki kotoret kolipanchi icheget rabisiek chebo somanet ago asi kogochin rabisiek choton komiten formit ne kigochin nekekuren stipend noton keserchin tuguk tugul Che tinye ge ak lakwet kongeten kainet ak oleu konywan ak tuguk tugul chon nyolu keyai asi ketoret chi amune sikinyite formit noton ko Asi kenai Iman tuguk tugul Che miten yoton ago mokitoretin oloon kegoite logoiwek chebo lembech

En bik Alan kabatik oleo en emet nebo Kenya Che isuldoen temisiet nebo minutik Che terter en emoni konyorunen icheget kelchinoik nebo rabisiek boisienywa kiliponi kabatik kotienge kele kocher rurutik Che tian en mbarenikwak miten oratinwek ab lipanetap temisiet Che nyoru temik Che alak en choton choton ko mi Che kekuren bonas rabisiechu kigochin temik mising ko Che yoe minset neu nebo chaik ko ibe kampunit chaikwak ak kogochin rabisiek en kila arawa akotilen keberberyan kiten en rabisiechuto asi kotoi konoruet kogonorchi ichek rabisiechuto asi olon kakobata kasarta ne nekit kobo kenyit agenge oloon begunote kenyit kobendi ko toche rabisiechuto ko oret agenge noton ne kilipanen kabatik Cheu chebo chaik

En emet nebo Kenya ko kiketoi kibagengesiek Che toreti temik koger kole kaisuldaen icheget temisienywa en oret noton ne kararan ago asi kotoret kora konai agobo ortinwek Che nyolu kosub ak tuguk Che nyolu koyai asi kobit kolongei icheget en kabatisienywan miten boisionik Che yoe kibagenge nebo temisiet en oret ne kinyorunen rabisiek isuldoen icheget konetisiet nebo konet bik agobo Ole nyolu keyaita boisiet asi kenyor rabisiek ak konete kora bik Ole kiriptoi rabisiek olon kokenyor inete bik koyai boisionik Che kere toreti icheget ak kowegu rabisiek ak konete kora kostoenge tuguk Che imuch kowechowech rabisiek kwak inete temik agobo minutik Che nyolu komin cheibu rabisiek en chokyinet

Somanet en emet nebo Kenya ko kowalak kosubge Oleu emet en nguni ki somanet ne koibitoe ko kitam ko kimnatet neo kobo kanetindet kiinetisie kanetindet konete lagok amun ki inendet ne ki yobu ngomnatet ne kot mising ago ki lagok Kityo ko ki chegose Che mwae konetindenywa kobaten en somanet nebo nguni ko konetege lagok ako kimnatet neo komiten lagok mwalimuek ko Che igoitoi Kityo anan ko mwochin lagok agobo tuguk Che nyolu koyai icheget kobaten mo kimnatenywa soiti konetis miten tuguk Che nyolu koyai konetik ab kesumu asi koger kole ka inam icheget konetisiet ne tiengei kimnatet nebo lagok nyolu kogochi lagok tebutik ak kolenji lagok kocheng ichegen walutik chebo tebutik Che kogikochi ichek

Bik Che isuldoen anan Che moche koyai boisiet nebo kabatisiet en emetab Kenya kobo kamanut en ichek koger kole kole kochengchijigei icheget rabisiek Che boisien konomen mungarosiek kwak chebo temisiet Ole konyorchin rabisiek ab temisiet anan ko besendo ko miten benkisiek Che igoitoi rabisiek chebo besendo ko nyolu koba agoi benkisiechoto anan ko ki kibagengesiek chon igoitoi rabisiek ab besendo koityi temik yeityo kosirge ak kogoito tugukwak asi kigoi chamjinet nebo koib rabisiechuto bo besendo oret age ne kinyorunen rabisiek ab temisiet ko oloon kisuldaen boisionik Che wegu rabisiek kotoretech noton kisuldaen boisiet ab temisiet en oret ne noton ak kora kimuch kenyorun toretet kobun bik Che tindoi maget nemie nebo koger kole kailong temisiet ko toretech mising kisuldaen temisiet